Kĩndũ gĩkĩ gĩtionekaga mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ, nĩkĩrĩ goro, gĩkĩringithanio na indo iria ingĩ, cirutaga wĩra hamwe na kĩndũ gĩkĩ. Kĩndũ gĩkĩ kĩhũthagĩrwo kũhingũra handũ, kana kũhinga, na mũndũ abatiĩ kũhũthĩra irore, kana namba.

Kĩndũ gĩkĩ kĩhũthagĩrwo, kũrĩhĩra motungata, kana kũgũra indo. O mũthenya o mũthenya, mũndũ nĩarabatara kũgũra indo, kana kũrĩhĩra motungata, na mũndũ no ahũthĩre kĩndũ gĩkĩ kũrĩhĩra motungata o mothe, kana kũgũra o kĩndũ o gĩothe.

Ũyũ nĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro gũkũ bũrũri-inĩ, ũrĩa wĩtagwo Raila Odinga, hamwe na arutwo, arĩa marahumbwo thũmbĩ, thutha wa kũrĩkia mathomo mao. Bata wao mũnene, nĩ gũteithĩrĩria bũrũri, kũmenya mathĩna marĩa me kuo, na ũrĩa tũngĩka nĩguo kũmeheria, kana kũmethema.

Ũmenyo ũrĩa ũrabatarĩkana gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ kwamba kũmenya rwĩmbo, o hamwe na makinya marĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũkinya, rĩrĩa ekũina rwĩmbo. Indo imwe iria irabatarĩkana nĩguo mũndũ ahote gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ njũwa cia kwĩhumba, o hamwe na ndarama.

Bata wa kĩndũ gĩkĩ, nĩ gũteithĩrĩria, rĩrĩa mũndũ abatara kũhũrĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ thimũ, kana kwandĩka ndũmĩrĩri, na thimũ ya moko, kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩteithĩrĩirie harĩ kũhonokia mahinda, amu ndũmĩrĩri, nĩ ĩkinyagĩra andũ, rĩrĩa ĩbatiĩ.

Ĩno nĩ mbica ya mahĩndĩ ma moko, ĩrĩa mũndũ ahũragwo rĩrĩa athiĩ thibitarĩ, mbica ĩno ĩteithagĩrĩria ndagĩtarĩ wa mahĩndĩ harĩ kuona thĩna wa mahĩndĩ harĩa ũrĩ, kana kũrĩa maunĩkĩte, nĩgetha ahote kũmathondeka.